Gige tich madwarore e tijni mar pur ni en kaka jembe kata kweru ma dhoge lach. Itiyo kode e kunyo bugni madongo e puodho sama ikomo kata ipidho alot. Bang' ka oseket alot to i olo kode low e tiend alot. Kata bende idoyo kode. Kendo odoyo mapiyo piyo kendo maler. Ema omiyo ji ohere.

Gima timore kae en ni mae e puoth waru. Kendo koro ikunye e puodho oko. Ka osekunye to ikete e ofuke ma idhi godo e chiro. Kata itere godo e mier. Waru en chiemo ma ji ohero to bende ji mang'eny thoro ng'iewe ka itedo kode chiemo ma opogore opogore kaka chips kata.